Adolita enkiteng' enkeju enkiteng' namoi, naya katikati oloisotok, na kajo irmasher loinosa katikati enkeju. Adolta ajo egira ainyeyie loisotok, ah ainyeyie enkeju naa. Adol ajo kemoi ina kiteng' oleng.

Kitobir naa ah uhusiano ong'uesi entim oltung'anak le leboo arashu iltung'anak naa loponu aing'or ing'uesin tiatua olale lenye. Neeku ore enabae na kitiship oleng laasak losiatin loponu aing'uraa ng'uesi tolaleta lenye, nitobir naa enkidimata ong'uesi metayiolounoto, nemokuno naa oltung'anak leboo, kulo oponu naa aing'uraa ng'uesi. Neeku kadolta nanu ajo kitobir uhusiano sapuk oleng to ng'uesi entim, natii laleta, oltung'anak loponu aleen.

Kajo kemoi kuna kinejik adolita, neeku etii nabo naena naa natonita nainosita benek, nadolita enkae naisuuto, nenakita orkuo. Neeku kajo kemoi, kemoi ena natonita nainosita si benek, ah nitashito si enkae nena kitai. Neeku

Kadolita inkera kutitik esukuul naagira aatoni te intonata olchani, naa kajo kuna saai endama napo naa inkera aanya indaa edama te sukuul, naaku adolita inkera imiet naata nabo esueta nemeeta ore inkule ongwan nemeeta sotai. Nadolita naake biotisho enye ajo mee sidai, mee sidai biotisho enye pii adolita, meata nkamuka, naa kadolita naake ajo inosita naa indaa too nkasukun, neinosita enkae nabo te indiish, einosita enkae naake te saani, idolita nabo ajo meeta nabo enkejiko teina rishata naa kajo kengarita nkulie are, madolita nkasuku nee ongwan, nadolita naa inkera imiet naa keimaanisha ajo egira nabo are aangar endaa nabo tenarishata naaku, adolita naaa biotisho enye ajo ketorino pii, neaku neja naa nanu adolita